Asi kotook anyun eng kokwenyu kole ilakwa ne tinye konyit mising eng piik che echen, ako ngengalale anyun piik che echen ko cheu che kikoyosekitu, kocham akot yo ikoti, ikoti kokenam kabisa eunek aeng sikotook kole itinye konyit mising.